Ka ang'iyo pichani to aneno ji korwako lewni mopogore, kanyo bende gintiere koda sikuma kata alot mar mano mar sikuma e mbele gi. E pichani katemo nono gimatimore e pichani to ayudo ni jo nitie jotelo kata jogoeko mag migao mag pur mapuonjo jowadgi kata puonjo jo kanyo e wechego mano mar puro sikuma. Kendo chani gileronegi ber mar puro sikuma kata gigoeko ma sikuma kelo. Bende aneno ka jokanyo kata jotelogo orwako lewni madwaro chal. Manyiso ni gisepuonjo ji, kendo moko orwako bude, ranyisi ni gin e puodho. Kendo gitemo puonjo e yono makare minyalo pidhgodo sikuma.

Pichani ka ang'iyo to aneno jotelo mago mochung' ne weche mag pur e pacho kae. Kendo ka, aneno ka gitimo nonro kendo gikawo namba kata ranyisi mano mar pur mar majan. Nikech ka ang'iyo mbele gi to aneno kanyo ka majan otwi kendo nyakabed ni gitimo nonro kagikawo kwan kata ranyisi goeko mag majan e puodho. Bende, giting'o giko minyalo tigo e olone majangi yath, mar mondomi majan oti e yo makare.

Mae en kaka sirikal nono jogo ego mowuok e pinye to odak e pinjego ma loka ,kaka gioro pesa ne wedegi, anyuola kachiel kod osiepe ma odak e piny noero mar Kenya. Kuom ranyisi, sirkal nyalo temo luwo pesa ma ng'ato oro koa e piny Canada nyaka e piny Kenya, kendo sirkal mar luwo wachno, sirkal nyaka bed gi nonro mar japiny no manie pinje maoko ma loka. Mar ariyo, sirkal ng'iyo kaka iyudo pesa kendo timo ler e wecheni duto mag mwandu kachiel kod ohala. Bende mar adek, sirkal golo osuru e pesano .Bende sirkal mag piny owacho mag pinje ariyogo temo winjre e pesano endo ma gitemo, ma ging'ado kachiel koda bei no mano mar wilo pesa e pinje ariyo go

Mar mondo mi ipong' repot mar ng'eto mar osuru e yor ng'atno ma onge kod yuto mondi mokwongo idonjo e app mano mar sirkal kata idonjo e akount ni mari mano mar KRA. Idonjo kanyo kar osuru mar ng'atno maonge kod yuto kendo iyiero kanyo kar osuru no. Bang'e iketo nonro go eko madwarore mowinjore. Kiseketo nonro madwarore mowinjore ing'iyo ka nonro miketo go bende ni kare. Bang'e ioro nonro ni go kachiel gi kisepong'o ng'eto mar osuru ni kaka in jalno ma onge yuto kendo jalno ma ok chul kod sirkal. Kaeto ikan nonro go ma jo ng'ad osuru biro oroni kakalo kuom email mari.

Mar mondo mi indikri e kambi mar choko oshuru, mar piny owacho mar KRA, mokuongo donj e kar mbuyino mano mar KRA, kisedonjo e kar mbuino mano mar KRA, ka isedonjo ee kar mbuino, imanyo kanyo mar mondo mi indikri kaka ja kanyo, imanyo kanyo kar mondo mi i register eka aja kanyo mar jo chul oshuru e piny owacho, yier kanyo mar kar kajochul oshuru, bange' ket nambani mar opande mar mondo mi oyieni ithi mbele e donjo gi tiyo gi mbuino, kiseketo nambanino mar opande ibiro loso nambano ma idwatiyogo ma ongere gi nying manomar password mari, bange' ket nondro mari kotingo' kanyo nyingi, nambani mar opande tarik mari mar nyuol , gweng' ma iyae nambani mar simu kachiel kod email mari, or kwayo mari kae to ibiro orni KRA pin mari.

Mar mondo mi ober chenro mar chulo osuru katiyo gi mbui mar itax, yot inyalo kel kitiyo gi yore ma opogore opogore. Mokuongo inyalo puonj jopiny kaka itiyo kod mbui mar itax ni, bende puonjo jopiny biro konyo ahinya nimar jopiny biro bedo koda ng'eyo mar kaka itiyo gi mbui ni kachiel gi gigo eko duto ma dwarore mitiyo godo e mbui no.Mar ariyo sirkal onego obed gi chenro mano mar konyo ka paro ne jopiny. Bende ginyalo oro ne jopiny ote machuok kokalo e simbgi mar ong'we yamo nimar seche ma giloso akaunt margi mar KRA gichiwo nembni mekgi. Bende sirkal nyalo medo seche ma otiyo godo ne miyo jii nonro koda seche go ma otiyo go mar mondo omi ji saa moromo mar timo chenro mano mar osuru kokalo e mbui

Ka ang'iyo pichani to aneno otungu. Otungu mar mondo mi kik kethre iketo kanyo kuma onge ng'ich. Nimar otungu ng'ich ema ketho. Kendo sama osegole e puodho ma ogol chuodho kata ogol toke ma oko ma oting'o chuodho, otungu inyalo mo e chieng' mar mond mi chieng' ogoye matin. Bende ok odwar chieng' mang'eny nimar chieng' mang'eny nyalo kethe. Otungu imoyo e chieng' mar mondo mi ki kethre. Kendo ikete kanyo kuma onge ng'ich kata kuma onge pi. Nikech pi ema miyo okethore piyo ahinya. Bende, ijiwo ji mondo sama oseng'iew otungu kata seche ma otungu ose a e puodhio otem tedo kod gi mapiyo ahinya mar mondo mi kik gikethre.

Kang'iyo pichani to aneno ka ng'ato oting'o otungu ma oya pudho e puodho. Tich mar pidho kata pur mano mar otungu inyalo timo e yo ma kama. Mokwongo, iloso puodho mari, ipure kata itiyo koda tinga kata dhiang'. Bang'e to iketo manyiwa moromo e puodho ikelo mano manyiwano mano mar nyadala. Mae yudo ka iseolo otungu magi mane ing'iew kamoro kendo gisechako twi pod gitindo tindo. Ka iseloso puodho maber, igoyo tuta kendo tuta gi konyo ahinya. Tuta ma igoyogi ibiro dhi pudho otungu magi mane iseologi mochako twi ka, kagiseromo pitho to ibiro to ipidho e tuta gi. Kendo ka bang' dweche adek kata ang'wen kata abich otungo magi biro bedo ni oseromo kendo inyalo pudho to idhi uso.

Ka ang'iyo pichani to aneno ka opidh alot mano mar kabich. Alot mar kabich en alot ma nyasungu kendo ji ohere ahinya. Alot mar kabich kapok ipidho to mokwongo iloso puodho. Ibeto. Bang'e to ipuro. Ka isepuro ma iyud kab mi iseolo kodhi mar alot mar kabich kumoro ma ose twi. Kendo kodhi no inyalo miye wige ariyo kata adek mondo mi otwi ma orom. Bang'e kiseloso puodho mari ma igoro matuta ma iketo manyiwa moromo, ipudho kodhi mar kabich ma gik mane iole bange ose twi kendo ibiro to ipidho e piuodho kuma iseloso. Ka isepidho alot meki ibiro olo ne pi ma oromo kendo ma owinjore kodgi. Kendo ibiro doyo alot meki mar miro mi gibed koda ngima makare. Bang' dweche ang'wen kata abich kata dweche ariyo kata adek, alot mari oseromo kendo inyalo pudho.

Ka ang'iyo pichani to aneno ji adek mani kod olemo e mbelegi. Kendo ji adek gi chal jogo ma ogolo olemo mekgi e puodho kata bed ni ginyalo bet ni giusu olemo mek gi gi. Bende ka ang'iyo toke kanyo, to aneno gimoro ma ondik. Kendo mae nyisa ni chal ni jogi ni koda riwruok moro mar saga mar uso olemo mek gi kata mar pur timo pur mar olemo. Aneno olemo kanyo mar rabolo, koda mano mar pea, kod machunga. Kendo jogi ogo picha ka gimor ahinya. Manyiso ni olemo mek gi gi ne otimo maber ahinya e puothe mane opidh gie. Kendo riwruog ni e riwruogno ma otegno ahinya. Kendo chal ni okonyo ma oriw jopur gi.

Ka ang'iyo pichani to aneno tingatinga manyaka bed ni puro kata yoro puodho. E pichani tingatinga ni puro. Kendo tingatinga en mtoka no ma ipuro go puothe madongo dongo ahinya. Kendo gin puothe ma ipuro ma itime pith mar oduma kata olemo kata giko eko ma kawo nafas kata acres go madongo. Tinga puro maber ahinya kendo okunyo low manumu nyaka man piny man koda manyiwa ma oromo. Bende tinga puro e seche matin. Kendo opuro kama duong' ahinya ma dhano ok nyal puro gi seche matin go. Tingatinga osebiro kendo itiyogodo e pur manyasani kendo okonyO ahinya. Nimar gikelo yot ne jopiur ka japur osechula ng'ama puro to bang' dakika machuok yudo ka puothe osepur ne maber ahinya kendo e yo malongo'.

Tijni ni kod nengo e aluora ni mar ka ang'iyo pichani to chal kagimane okuny dag pi moro. Kendo dag pi ni chal kama olu pi kendo okonyo jo alupra gi ne chiwo pi ne puothe mek gi. Nikech ka ang'inyo machiegni to aneno ka chal kagima nitie puodho maduong'. Dag pi mokuny kamae konyo ahinya ahinya e gwengo mago ma ongore kata gwengo go ma chieng' rieche ahinya. Kendo pi ma wuok kama kamae itiyogodo ne olo ne cham kata gigo mopidh makonyo mondo mi gigo mopidh oti e yo maber kendo e yo makare ahinya. Bende kang'iyo pichani to aneno ka jomoko ochung' kae. Machal ni jogi e jok mane otiyo matek mar mi dag pi ni olos kae.

E pichani ka ang'iyo to aneno sunflower ka oti e pichani. Kendo sunflower ni oti e wi manyiwa kendo opichni ahinya ka omanyo kar ka wuok chieng'. Sunflower en maua mipidho kata cham mipidho makonyo e golo mo. Kang'iyo pichani gik makelo mor e pichani en ni sunflower ni oti e wi manyiwa. Mae kelo mor ni mar kama oti no miyo odongo maduong' kendo owuotho e golo kodhi maber ahinya. Mar ariyo gima kelo mor e pichani en ni sunflower ni ka oseromo ng'eto ma ogole e puodho sama igole idhi gol kothe go ma mo matuo. Kendo kodhi go inyalo ti go e loso modhi ma ji tiyogo kendo ma ji tedo go. Mano egima kelo mor e pichani kendo miyo sunflower ni ber ahinya.

Sirikal mar mondo mi kony oyud duoko mar konyo kaka inyalo chul osuru kendo kaka gitemo bero yor mar chulo osuru kokalo e weche mbui mag iTax ne oganda man e kaunti mar Garissa: Mokuongo gipuonjo oganda go. Sirikal oro jog gi kendo mar mondo mi gitem mar puonjo oganda kaka inyalo ti koda weche mag mbui ne choko osuru mano mar iTax. Mar ariyo, sirikal temo jiwo jo ohala e kaunti no endo ma Garissa mar mondo mi gitem timo ohala. Kendo sirikal konyo gi e ohala mag gi ka oting'o kanyo koda miyogi gigo ma gitimogodo ohala. Sirikal be temo manyo riwruoge magombo chung' kar kend gi mago makonyo jodak e kaunti mar Garissa mar puonjogi e yore magichulogodo usuru. Bende sirikal temo ngiyo weche go eko mago mag pur kod ohala manyalo timore e kaunti ma garissa mar mondo mi gikony godo e kaka inyalo pur.

E piny Kenya, en chik mar loch mano mar higa mar aluf ariyo gapar ema tayo piny loch mar Kenya gi e sani. Chik mar piny loch mar higa mar aluf ariyo gapar ema nikoda chikego mondik piny kendo mago mowinjore matayo piny Kenya. Ckikegi opangi kendo ondikgi kochakore e mokwongo nyaka mogik, kendo gin gigo ma okil kata okinde e pacho kae nyalo konyowa lero e yo makare kendo e yo mong'ith. Ber ka ng'ato ka ng'ato ong'eyo chik mar gigo ma konyo ngimane mapile. Nitiere chikego mamulo wechego mag lo, mamulo weche mag ngima dhano, mamulo weche mag somo, mamulo weche mag nyithindo nyaka chikego mamulo wechego mago mag doho nyaka mag jotelo mag piny owacho. Chikegi konyo ji kaluwore koda migawo ma idichgo kata mano midwaro nokonyi e yo mapile.

Doho maduong' mogik mayudore e kaonti ma Homabay en doho mamalo. Doho mamalo mong'ere gi nying mar high court e doho maduong' ahinya e kaonti ma Homabay. Dohoni ng'iyo kendo yalo buche matindo tindo ma owuok e od yalo buche matindo man piny mare. Bende okonyo e yalo buchego eko moting'o weche mag siasa. Doho mamalo yalo buche mag ji mopogore opogore kendo en koda ruodhi mayalo buchego. Bende od burani yalo buche mago moting'o kanyo mag weche mag yiero e pacho kae. Mano e doho maduong' mogik e kaonti ma Homabay kendo ong'ere ni high court.

Chochni ma oganda ja tim e seche ma giketo duoko gi mag osuru kokalo e mbui gin kanyo koting'o koda keto nonro mago ma ok gin makare. Seche moko ng'ato keto kata namba ne mar opande ma ok en adier kata ma ok en kare. Mae nyalo biro e chochni mar andika kendo kata nyalo biro ka tudore koda weche mago mag mbui. Chchni ni inyalo kony ni mar ng'ato onego bed ni ong'iyo maber seche ma odwa timo ndikruok mare. Kendo mae biro konye ahinya mar mondo mi ondikre e yo no mano ma kare. Mar ariyo chochni bende inyalo kel koda teko mar sitima. Seche moko teko mar sitima onge e gwenge moko kend mae nyalo miyo jokanyo modak e gwenge go yudo matek kendo kalo matek ahinya e timo andika margi. Ni mar seche ma itimo andika kata seche ma giketo dwoko gi mag osuru kokalo e yor mbui nyaka gibed gi teko mar sitima.

Kuonde mag thieth mar kansa e dala mar Kisumu kata e boma kata kaonti mar Kisumu oting'o kanyo kar od thieth maduong' mar Kisumo mong'ere gi nying mar Kisumu referal hospita. Kae yudo jothieth mopogore opogore mago mag tuo mar kansa kowuok e nyanza mangima kata e kaonti mano mar Kisumu. Bende wan kod kar od thieth mano mar Jaramogi oginga odinga teaching and referal hospital. Mae en kano ma jomatiegore e weche mag thieth dhi some kendo en kod lakteche mong'ith ahinya man kod lony e tuo mar kansa. Bende wan koda osuptandego mag ji giwegi ma bende inyalo yud e thieth e kaonti ma Kisumu. Mar ang'wen bende wan koda riwruoge mag saga mopogore opogore makonyo e wechego eko mag tuo kata thieth ne tuono endo mar kansa. Kaachiel bende wan koda puonjruok mago mag ji makanyakla mag gwenge ma otelnegi kod nyamrerwa mag gwenge be konyo ahinya.

Osiptende madongo e dala ma Kisumo ma ichiwe thieth e yore mago mag physiotherapy oting'o kanyo osuptal maduong mar Kisumu ma ong'ere ni Kisumu Referral Hospital. Osuptal ni yudo jotuo mopogore opogore makuok e gwenge go mago mag Nyanza kachiel kod gwenge go mago mag milambo gi nyanduat kachiel kod ugwe e pacho kae. Osuptal ni en osuptal maduong ong'ere ahinya e weche mag thieth mago mag physiotherapy. Mar ariyo wan kod osuptal mano mar Jaramogi Oginga Odinga. Kendo osuptal ni osekonyo ahinya e jo tuo mopogore e piny owacho kata e aluora mar Nyanza. Physiotherapy konyo oganda kendo miyo oganda ng'eyo gigo eko matimore e yi gi kata e choke ma gi. Bende wan kod osiptande go mago ma ji giwegi madongo ma ongere e kaunti ma Kisumo kotingo kanyo Agha Khan osuptal.

Ute thieth adek madongo e pacho kae ma thoro thiedho jotuo man kod tuo mano mar kansa otingo kanyo od thieth mar KEMRI kata Kenya Medical Research Institute. Ma en od thieth mayudore e boma ma Nairobi. En od thieth matimo nonro mag tuoche. Kendo osetimo nonro mano mar tuo mano mar kansa. Kendo okonyo ahinya e thiedho jotuo mar kansa. Mar ariyo wan kod osiptal mano mar Moi Teaching and Referral Hospital. Osiptalni yudore e boma ma Eldoret. Kendo osiptalni bende osekonyo ji mago mawuok nyanduat nyaka milambo mar gwenge go. Kendo okonyo jotuo mar kansa e piny Kenya ma ngima. Mar adek wan kod kar thieth mano mar Agha Khan University Hospital mayudore e boma mar Nairobi. Okonyo jotuo mago mowuok kuonde mopogore opogore e piny Kenya. Kendo od thieth ni mar Agha Khan en od thieth mar ji gi wegi kendo osekonyo ahinya.

Tuoche mathoro nego nyithindo ahinya e gwenge ma Homabay oting'o kanyo tuono mar malaria. Tuo mar malaria en tuono ma ikelo kendo ilande koda suna. Tuo mar malaria ng'eny ahinya e kaonti ma homabay nimar homabay nigi kuonde mathoth manikoda bunge kaachiel gi kuonde mathoth manikoda pi. Kendo pi gi gi bungegi ema suna nyuolye ahinya. Bende wan koda tuono mar koyo mong'ere kaka Pneumonia. Homabay e seche moko ng'ich ahinya kendo koyoni nyalo donjo kuom kor nyathi mami nyathi tho koluwore kod athung'a. Bende wan koda tuono mar ayaki ma ong'ere koda nying mar HIV and AIDS. Tuo mar ayaki nyalo chopo kuom nyathi kokalo kuom min, nimar e kaonti ma homabay, pod nitie mine mathoth mago makonyore e dala kendo ok gikonyre e osuptal. Mae medo landruok mar tuono mar ayaki ne nyithindo maggi.

Ka ang'iyo picha ni to aneno kanyo mar kar od bura mar senate. Seche ma aneno kanyo mar kar od bura mar senate, gima biro e pacha en weche go mago mag luwo chike kachiel koda luwo gigo eko matimore e kauntis. Kar od bura mar senate en kanyo endo ma jo od bura mag senate kata midendo ni senators bedoe. Tich mar senators gi en ng'iyo gigo mage madhi nyime e kauntis magwa. To ere kaka ginyalokonyo mondo mi gjiew tije ma dhi nyime e kautis magwa odhi mbele makare. Bende sanators gi jiwoga mana governors mekwa kendo giketo ohindi matek mar mondo mi governors oti tich gi e yo makare. Bende nitiere buche moko ma seche ma idwa kal to nyaka ter ir senators mar mondo mi jo senator gi bende kadh buche go eko. Mae dhi nyime e bura kendo bende gin gi odiechienge mag gi magihero buche gi otimre e od bura mar senate.

Anyalo keto kanyo mar tiegruok mar somo weche mag thieth e aluora wa mar mondo mi weche mag thieth ojiw e aluora mara. Ni mar seche ma ji osomo weche mag thieth ma gibedo koda ng'eyo kelo yot ne ute mag thieth kendo kelo yot ne oganda mar mondo mi ging'e weche mago mag thieth e aluora mara. Bende anyalo kelo gigo eko ma itiyogo e weche mag thieth. Koting'o kanyo sindane, yadhe mopogore opogore nyaka masinde madongo dongo ma itiyogodo e timo weche mag thieth kendo ipimo godo thieth mopogore opogore. Mae biro konyo ahinya ne jogweng' mar mondo mi ong'e weche mag thieth ma dhi nyime e lauora mara a seche duto e kinde duto e seche ma gidware eseche ma owinjore. Mae biro jiwo sector mar thieth e aluora mara.

Mae en giniendo ma itiyogodo e pimo tuo mar malaria. Gini yudore e aluora mara ni mar aluora mara en aluora no ma othoro ahinya kendo suna ng'enye. Kendo suna ng'enye kendo jiwo ahinya landruok mar tuo mar malaria. Mae konyo nimar inyalo pimo tuo mar malaria ka dipo ni in gi tuo ni kata ka ok idhiye osuptal. Idhi e kar nyiew yath kata od yath. To inyiew gini kendo inyalo pimo tuo mar malaria. Gini itiyogodo e pimo tuo mar malaria. Mae nyalo miyo ng'ato ong'e hali mare mar tuo mar malaria kata ka pok odhi osuptal. Kendo biro konyo ahinya e thiedho tuo mar malaria ka pok ohidho ahinya kata ka pok tuo no mar maleria omedore ahinya e dend ng'ato.

Ka ang'iyo picha ni to aneno kuma ondik ni bucha. E seche ma aneno picha ma kama, gima biro e pacha en kanyo kama iuso e ring'o. Bucha iuso e ring'o mar le ma opogore opogore. Inyalo us ring'o mar dhiang'. Bende inyalo us ring'o mano mar anguro. Bucha nitiere kaka ipimo ring'o. Kendo inyalo pim ne ring'o ka luwore gi pesa ma in go. Bende inyalo pimne ring'o kaluwore gi kilo ma idwaro. Kuonde bucha kata kuonde ma ipimo e ring'o dwarore ni obed maler mar mondo omi chiemo go kata ring'o go obed maber kendo maler mamit ma kata dhano kochamo to konyo dhano kendo ok nyal miyo dhano tuoche. Bende ring'o ko dwaro ni kik gibudhi kendo ochamgi mapiyo ahinya kapok gibedo koda kute mago maketho ngima mar dhano.

Yiero kit teknologia nyalo kelo yarruok e ng'eyo mar jopuonjre. Mae nyalo timore nikech japuonjre nyalo yudo weche ma odwaro kata onyalo yudo puonj kokalo e mbui. Mar ariyo, japuonjre nyalo yudo puonj kokalo e jopuonje meke ma en godo e sikul kokalo e yor mbui, onyalo yudo puonjruok gi jopuonje mowuok e kuonde mopogore opogore e pinywa mar Kenya. Bende japuonjre nyalo yudo puonj kowuok kuom jopuonjre e pinje ma oko koting'o kanyo wasunge. Mae miyo japuonjre bedo koda ng'eyo mathoth kendo otemo gigo mathoth mabiro konye e ngimane ma sani nyaka e ngimane mabiro. Bende sirikal onego otem matek mar mondo mi ochop weche mago mag sitima e gwenge duto e pacho kae. Koting'o nyaka gwenge ma ongore ahinya mago ma onge kod sitima e pacho kae.